Kaneno pichani maber, aneno simu, ja M-Pesa , gi pesa koting'o e lwedo. To pesa mano M-Pesa mar keto pesa ne ng'ama ni mabor kata en ng'ama ni machiegni, inyalo oro pesa e yor M-Pesa. M-Pesa osekonyo ji mang'eny kendo okelo tich mayot e oro pesa ne ng'ama ni mabor kata ne ng'ama ni machiegni. Kata ka ja ohala, to inyalo oro pesa e yor M-Pesa.

Dakteche gin joma thietho kendo giromo gi tuoche mopogoreopogore, kendo giromo gi joma tuo mopogoreopogore. Gine jok ma thiedho ji oko kae kendo gisomo tijno, kendo gin gi lony maber e thietho . Gine jok mabiro kendo ka tuo moroamora odonje piny, gin ema githietho to kendo sama gidhi e ng'anyo, be iyudo ka jotuoche moko thoo, moko tuochegi medore. Lakini jotuoche ma nie osubtal to dakteche thiedho maber, kendo gin gi lony maber mag thietho kendo be en tich mondiko jomang'eny kendo modak maber kuom thietho.

Nitie mashin mar rego gik moko maa e puodho kendo nitie mashin mar ng'ado gik moko maa e puodho. Kendo ka ing'iyo to mano ng'ado gik moko eyo mayot, kendo e saa matin moloyo mar ng'ado gik moko e puodho. To kendo inyalo ng'ado godo yath machalo kaka oboke mar chae, oboke moko mag mag njugu , inyalo harvest kanyo inyalo tiyo godo e yore mang'eny mang'eny mag ng'ado gik moko moa e puodho. Kendo mashin mar rego gik moko bende nie bathe kanyo inyalo rego godo gik moa e puodho to kendo ka ing'iyo aluorawa koni kendo bet tek yudogi kuma ji odakie mang'eny mang'eny mana ka koro idhi e town centres kucho kuma ji ng'enyie eka inyalo yudo gi kuma kembe madongo dongo nitiere ema inyalo nyiewo gi. To ng'ama nie i damba, manie iye kucho cho, to bedo mapek mondo oyud gik moko machalo kamagi. Koro chuno ni otiyo gi lwete kata otiyo gi gik moko mang'eny

Kae, nyaka ibed gi lony mar pur kendo nyaka ibed japur mosomo maber e yor pur. Mondo itim tijni kendo nyaka ing'e riembo gari madongodongo aina mar tinga mipuro godo e pwothe. Kae gima dwarore en tinga minyalo pur godo maber, kendo lo maber minyal pure machuok maler maber ma gimoro nya tie. Kendo kae, dwarore laro maduong' maber mar tich.

Kaneno kae nitie yedhe mabeyobeyo ni kod nengo, kendo aguche mokete yedhego ni kod nengo. Arit mar wayani kendo be ni kod nengo , kendo kaeno laru mani kanyo ni kod nengo maber.

E ohala mar werni gik moko oselokore bang' kinde e aluorawa kendo iyudo ka gik ma girwako sama giwer tinde ji rwako gik ma opogore opogore kendo iyudo ka bul, bul makata ne itiyo go chon sani itiyo gi moko ma beyo beyo ma bet ber berie kendo iyudo ka gita gita iyudo ka sani ji ok ti gi orutu gitiyo gi gita manyasani.

Kae en kawuono mar tije e dala maduong' kendo iyudo ka ji ni e yore mopogoreopogore, joma dhi e ohala dhi timo ohala, joma dhi e ofise madongodongo be dhi e ofise, to joka dhi e sikul be ero, to joma dhi e geche be nitie. To ma en kama ji goyoe ohala.

Skunde mani kuonde mopogoreopogore oyudo gik somo mabeyobeyo mane sirikal ochiwo ne nyithi skul e skunde moramora mani Kenya kae. Kendo achiel kuomgi en laptop, mane ochiw ne nyithindo masomo e skunde mani Kenya kae. To kendo osekonyogi ahinya kendo osemiyogi yot e yudo gik moko e mbui e yo mayot.

Gige somo mane sirikal ochiwo ne nyithindo e skunde okelo mor kendo miyo nyithindo bwonjo e skunde ka gitiyogodo. Kineno kae laptop maber, mane sirikal ochiwo e skunde okelo yot ne nyithindo kuom yudo gik moko e mbui.